Hũthagĩra kĩndũ gĩtagwo Lock Account ya Mpesa ĩrĩa ĩndeithagia kũiga mbia ciakwa wega ona ngaiga hau, aah hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kũhingia kĩndũ njigaga mbia na hau na ĩgakorwo atĩ nĩ hingĩrĩtwo ndingĩhũthĩra, rĩu the Lock Savings nĩ ĩteithagia Kũiga mbia na kwĩna KCB App ĩrĩa ndona mbia ciakwa nĩ hotaga gũtwara